Kal en cham maber nimar nyadimang'eny watiyo kode eyore mag chiemo. Gimoro achiel mantiere en ni kitiyo kode eyore mag chiemo, to inyalo kawe kendo ikike gimamoko machalo kaka omuogo madiruw kode nyuka makonyo eweche mag chiemo kokalo kaka chiemo bende ringo eich kendo makelo yieng'o neji mopogore opogore. Kendo gima nitie malong'o ni ka chiemo nitiere newach ber mar kal to ji koso bedo gi gimoro ni gikwecho ahinya. Omiyo kal kanitiere bende to okelo pesa. Pesa nyalo konyowa e gigo mane odiyowa kendo kawayudo pesa kokalo kum kal kwase pidho ma wakayo, to pesani nyalo miyowa wager ochumi marwa kata waber yuto marwa kata gigo duto ma wadwaro wayud kokalo kuom pesani. Bende kokalo kuom pesa makal nyalo miyowa bende nyalo miyo sírkal marwa kel dongruok mopogore opogore.

Pi en gima nigi nengo, nimar pi kelo mor kendo pi watiyo godo e luokruok, watiyo godo eluoko sende, watiyo godo epuothewa, pi watiyo godo e modho, watiyo godo e tedo, watiyo godo e miyo jamni magwa. Watiyo godo kuom pidho gigo makelo chiemo kendo ma pi, pi en gima ber niwach pi en achiel kuom del marwa. En achiel kuom gino ma ng'ato ok nyal tiyo maonge godo. Nimar kokose to nyaka obed matuo. Pi en gima lich moloyo. Namba ariyo en gima kelonua ler en sola. Solani ka watude maber kokalo kuom weyni gi gik mamoko, solani kelonua ler bende ma okonyowa e chajo simu, okonyowa egoyo thum, okonyowa e neno kokalo kuom ler. Okonyowa nimar oketo aluora bedo maler. Kendo aluora kaler to miyo gigo maricho iriembo oko, kendo gidhi mabor. Wach namba ariyo, en sing'enge makelo marito oketo aluora maber nimar onge gino manyalo rony, madonji mamonjwa. Nimar sing'enge gero kelo arita maber. Wach namba adek , en waya makotud maber, inyalo tude gi sola mokel ler. Bende kotude maber

Tijni chako tek nimar odwaro pesa, mad mi okonyi e pur, mad mi indik jomoko mondo mi opur niwach kiloso puodho to odwaro nyaka ni bete, odwaro nyaka ni owang' yugi, ochok yugi kamoro achiel. Eka mondo mi oketgi ma wang'gi, eka ipuri eka ichak ibus puodho michak ikete michak imany kodhi moko michak ipidhi. Ma bende kaponi ionge pi machiegni to onyalo miyo iyua pi gi paibe moko mikel e puodho. To kata kamano ka pi onge malich to onyalo miyo iti gi pesani kinyiewo fuel, kata kitiyo gi jenereta mad goni pi epuodho kisepidhe. En gima ikuongo ipidho to katindo, tigole kama nipidhe kacha, kendo eka ikete ipidhe epuodho. Odwaro goyo buche marach kendo otiyo gi muya matek newach kitiyo nyaka seche mokalo. Bende kitiyo tijni to iikoro mar chiwo ki ndeni. To ata maduong' moloyo, en ni tijni yuto mare ber.

Keto rot en gimakare. Keto rot miyo jamni ok nyal donjoni e puodho, bende ok nyal kelo chandruok ne gigo misepidho. Bende kokalo kuom keto rodni, ok ginyal ketho gino misepidho madikel chuanyruok gi jomoko kata jogo moluori kata jogo ma ing'iyo godo. Bende kiseketo to gimaduong' moloyo en ni arita gigo mantiere e puothi ni kare. In gi yie ni arita margi nitiere, bende in gi yie ni idhi timo maber newach kata jakuo ok nyal donjo to kapo ni dodonji to en gi tich matek newach nyaka ochikre ewi rot mi odonji epuothi. Bende kokalo kuom keto rot omiyo aluora mari chung' motegno kata ka ing'iyo fence tobet motegno moloyo. Nimar gigo duto mitemo pidh ekinde twi maber kendo mochanore bende modimbore ma ok dimi gimoro donjie maketh puodho.

Ikao karot ing'ado, kiseng'ado matindo tindo ikao kendo tenge. Eka ikao nyanya, ing'ado, kitunguu ing'ado, iketo tenge, ikao mo iketo, sufuria iketo, chumbi iketo, ika ikao kijiko iketo. Kisekawo gigi te to ikawo rabondi to ipoko maber. Eka ipoko waru kabich bende ise ng'ado tiketogi tenge tee. Eka ikawo mo to iketo e sufuria to ichielo kabich maber gi nyanya maber. Eka ibiro tikawo mo tichielo tiolo pi matin, tochuakore mana matin kae to iketo karot mana matin. Iketo kendo rab olo to kosechuakore maber, to obedo gi soup moro mana matin moloyo kosechiek tikawo kabich tiketo tirude godo mana maber. To iketone chumbi morome, kaeto ing'iye, ibile maber tiwibjo nober kaeto en gimanitiere kare bende inyalo kawe kendo makete newendo michame. En chiemo maber, bende en chiemo man gi ndhadhu makelo dongruok bende mamiyo del tiyo maber.

Namba achiel en kor ot. Kor ot kelo arita maber nimar ng'ato ok nyal idhe ma donj eot bende ng'ato ok nyal idhe makal, bende gino marach ok nyal goye molwar modonj mohinyi. Wach namba ariyo, em mauwa. Mauwa kelo ber mar aluora kendo mauwa kanitiere to iyudo madung' mamit to kelo kwe moro kendo okelo ji machiegni kodi niwach ji mang'eny ohero kama mauwa nitie. Wach mantiere kendo en niyande, mauwa kanitiere to kama entiere kata gigo matindo tindo magin gigo madongo elowo kata mafuyo bende yudo kinde mabiri machiegni mondo mi ocham gi, kosechamo gi to wayudo moko mopogore opogore nikech maua mopogore opogore. Wach mar ariyo en tael miketo edier ot. Tael kanitiere to ot bedo maber kendo ot bedo maler kosegoye. Wach moro en rangi. Rangi kanitiere to weche bedo maber bende kama owire, aluora neno mondisore, kendo maber maonge gino makethore, gigi te kelo aluora maber. Wach mogik en gigo mokete

Ka en kama imanye mula. Mula imanyo kokalo kuom kunyo. Bende lowo kikunyo inyalo ti gi lowo mokuny eyore mag bugo ndara, eyore mag bugo udi, eyore mag bugo puothe kata pewe mag tugo. Bende gigo minyalo tim ka, en ni kikunyo mula, to mula moyudi en gino miloko pesa kokalo kuom rege kendo iluoke gi yath ma make ma biye ma lose maber molokre pesa kokalo kuom use, bende kokalo kuom kunyo mula kae, ji mang'eny magin wuon lopegi yudo pesa mang'eny niwach ichulogi to bende kokalo kuom mulani. Mulani kelo pesa mang'eny ni ji mopogore opogore. Kokalo kuom gino mitimoka, sirkal nyadi mang'eny nyadi ti giweche mang'eny, nyaditi gitiyo gi tingni ka gikunyo godo kuondegi mondo mi gigol lowo mang'eny ma itiyo godo e bugo ndeche mag sirkal kata loso chirni mondo mi obed maler kendo mopimre maber.

Wach namba achiel en pot rabolo motop. Pot rabolo motop itiyo godo gi jamni mathindo thindo kaka oyuo kaka tung kamnio kaka ofunyu niwach gichame. To ka gichame, mano en chiembgi makonyo gi e dongruok. Bende konyogi mondo mi gidong maber kendo duong' margi omedre. Wach namba ariyo, en lum . Lum lum konyo gik mathindo thindogi magin jamni mondo mi giponde kata mondo mi kagichung' kanyo to ginyalo yudo jamni mathindo thindo ma bende ginyalo chamo. Wach namba adek, en oyuo. Ma oyuo wuotho mos niwach en gi yiere mamiye arita maber kowuotho kendo odhi chamo pot rabolo motop. Wach namba ang'wen en tung kamnio. Tung kamnio en jamni mawuotho mos kendo yuare niwach engi gigo mayuare matere kendo emomiyo ochako chamo pot rabolo motop. Lowo bende nika, kite bende nika machiwo kar dak maber mar tung kamnio mar oyuo kendo madongo mar lum.

Wach namba achiel en ofula. Ofula mol kendo ofula koa malo to oketo lowo, oyuero lowo, oyuero lowo te mane nigimalo kendo ma miyo mane ber mane nyalo nyago cham dhi makethi ma ofula ywa. Wach namba ariyo, en ni ofula ka ywayo to oloso kamaduong' ma lowo oketho, ma ketho lowo kendo yawore kendo kama pi mako bedo malach miloyo kend ma ketho puothe, oketho aluora nimar wach mar adek, ofulani bende kaywayoto oketho gik moko kaka yiende mosepidh matiegi odongo mochwo piny maber. Oywayo kendo omuko tiendegi kowitogi maboyo. Kayiende lwar, kethore, gigeji kethore. To yiendego bende kasamakethore to onge futo mara yamo maber.,onge aluora maber manyalo miyo kata winy, bende dag eyiendego, manyalo miyo gik mopoore opogore dag eyiendego, lwar kendo ji bende dhi ne lal maduong' nikech yien ma wageno kuom gi oselwar. Ofulani ketho gigo mopidh maber e puothe manyalo kelo dongruok kata maynalo miyo ji bed gi yut

Rech en chiemo man gi nengo, en chiemo man gi dhandho. Wach Mokuongo rech okonya ka kech kaya mi ichame ma omeda teko ma ayudo kinde ma atiyo tije na. Wach namba ariyo, ne okonya ka ne an gi welo mang'eny omiyo apidho ji mang'eny ko okalo kuom chiemo ko okalo kuom mit mare. Wach namba adek, en ni ko okalo kuom rech, choke ne kata gigo mo odong ka iwe mo osacham ma owiti konyo e chiemb gwogi, konyo e chiemb anguro, konyo jamni ma moko mondo mi ocham kaka gwen chamo choke ne kendo konyo gi e dongo mar gi kendo ma konyo gi dongo mar gi bende ma konyo gi ko okalo kuo yieng'o, kaka gwogi, paka, anguro, ohero chokene ne wach choke ne go ni gi dhandho. Kendo ko okalo choke ge go chke ne go inyalo kir e pii ma rech ma moko cham kendo dongo mar gi bende medre kata nyuol mar gi ma gi bed ma ng'eny e pi ma mano mi namba mar gi kata kaka ng'eny mar gi medre pi ma gi yud kinde mag us. Reche bende konyo ko kalo kuom ko ousi to okelo pesa ma de wa loo go.

Maduong' moloyo, en ni mae en achiel kuom chiemo ma kiuso kata kiloke pesa to okeloni mwandu kokalo kuom pesa makonyi eloyo dije magi, ma bende nyalo konyi e chulo gigo madine odiyi maduong' moloyo madimiyi ibed gi paro mathoth kata mad michandi kendo ma bende en chiemo moher moloyo kokalo kuom gigo maji timo kata kokalo kuom riwruok maji bedo godo kaka arus. Arus en gima kaji nitiere to magi chiemo mikelo to ineno kajogo mantiere e nyasino gipidhore koni gi koni kaji bedo mamor. Kendo ji bet kohero chiemono niwach omit. Kendo okeloji kamoro achiel, to mor bedo mathoth bende gimaduong' moloyo en kokalo kuom chiemoni iyudo kinde ma mine nyithindo kendo koseketo pach nyithindo bedo machiegni to nyithindo bedo gi paro moro ni onge gino machandogi kata gigo mabende ne nyalo miyo pachgi tungni ka giparo ni onego atim ma, onego atim ma, kata kech kaya, miyo opachig dhi mabor kendo pachgi bedo mana e chiemoni, nikech en chiemo ma mit, bende kichame to okelo mor, nyithindo nyadi mang'eny tugo kode, nyithindo nyadi mang'eny chame to okelo kwe, kendo ji bende ok par mathoth malich moloyo.

Ma en tich mar riembo, kendo kokalo kuom tijni dhano yudo kinde mondo mi otergi kuonde mopogore opogore mapiyo kaka nyalore. Kaluwore gi nyamburko maringo e apaya mopogore opogore, jalno man garaka, jalno man gi ng'wech madware mapiyo piyo yudo kinde mondo mi oyud thuolo mar ringo gi gigo ma ringe ndara mapiyopiyo. Kendo ma osekonyo kinde ma jogo manokawo mang'eny kokalo kuom wuotho gi tiendgi, miyo gichopo mapiyo piyo kokalo kuom nyamburko. Bende kokalo kuom tijni, achiel kuom jogo matiye nyamburko no, yudo kinde mar mondo mi oyud fedha kata pesa madobedgo e ofuko kendo dologo tijene mamoko. Kokalo kuom tijni, gimorachiel kende maduong' ma bende bire maduong' molo, mabende maduong' moloyo en ni jogo magin jo sirikal yudo kinde mar mondo mi ochok osuru kokal kuom tijni. Ng'e mar ging'ado rishit kendo gikawo pesa moko mag ndara. To bende kokalo kuom tijni, jogo marito ji chung' e ndara mondo mi ging'e malong'o kendo giket kare ni ionge gigo modhi maricho kata onge nyamburko modhi marach mokoso.

Mauwa en gimoro achiel makonyo engimana niwach achiel okelo aluora bedo gi gi chia moro eiye kendo ka ng'ato ng'iye to neno ka gima ber malombo wang' kendo makoneno to oneno ni kanyo bedo gi luora mab er mo nego obedie ken do oyueye kendo owinjie maber moloyo. Nimar mauwa kobedo e aluora to kamoro amora ma entie bedo mondisore kendo gigo mab eyo nenore malombo wa ng' ahinya. Mar ariyo, mauwa kanitiere e aluora to obedo nmi okelo chandruok moro kendo ler bende nyisore. Wach namba adek, en ni tiyo kode gi nyithindo, nyithindo johere kokalo kuom tugo. Itiyo kode etugo, ji mopogore opogore tiyo kode, jogo moherore bende wach namba ang'wen miyore kaginyiso kaka gihero wadgi kata ginyiso gio manie chuny gi. Kendo inyalo chiwe kaka mich ni ng'ato. Wach moro bende en ni itiyo kode e kuonde mopogore opogore, kaka inyalo yudo ni itiyo kode e kanisa mondo mi okel ber, kata jogo matimo arus bende tiyo kode mar mondo mi onyis gino maber kata gino mowuok e chunye.

Ma en ringó, ma ongád maber, kendo ne akete chumbi chieng'a mokwongo. Kachame matindo tindo. Gima no mora en ni ma chiemo mamit. Ne en chiemo ma ni gi ndhadhu, ne en chiemo ma kanachamo tawinjo ka amor, kendo amedo bedo gi ndhadhu mangény. Kadwaro mangény mondo omi amed chamo. Bende chiemoni kane angáde matindo tindo to ne ayudo kinde, ka mar bedo gi kia kuom ngáde, ne wach ne en chiemo mayom. Ne en chiemo ma king'ado to odwaro ni ingíye malongó, ekingáde, newach kingáde marach to inyalo ngádori. Mano kit ngima mane akale. Ne anyalo ngádora samoro, to kata kamano newach en chiemo mayom. Kata ka ne abule, to ne abule maber, mach ne rome maber, kendo kibule gi chumbi to omakore kendo obedo makwar. Ma en chiemo malombo wang'. Kane anene mokwongo to ne odwa bwoga, lakini ka ne angíye gi e wangá, to ne olombo wangá. Ema omiyo, ka ne achame, to ayudo ka oyom. Kendo ne ober, gi gigo, kata e yorno mar rego chiemo ei ich. Mae en chiemo maber, ma chiemo ma nigi ndhadhu, ma chiemo ma kolwong to

Ma en chiemo, makelo ndhadh, nimar en gi sukari, skari makichamo tinyalo moko e laki. Kendo mae, nyalo miyo agomb mondo mi awe tiyo kode kendo amed tiyo gi moko maonge sukari. Kata kamano, anyalo tiyo gi kek mabende nigi sukari , nigi ndhadhu kaka en. Kek katiyo godo tanyalo ng'ade matindotindo kakete e san mana kaka magi tatiyo kode maper ma olona dich mara. Kokalo kuom ondelo, mimuocho, anyalo tiyo gi kata oduma mochwak maper, kae taloso nimar ma to ondelo momuochi to macha en oduma mana mochwaki ma koted maber tenyalo lokore nyoyo micham maber. Bende king'iyo, kata lolipop tinyalo tiyo gi sweet moloyo kar tiyo gi lolipop newach, gin gi ndhadhu maduong'ie moloyo. sweet en mana gino matin makisoyo e dhogi to en ibi ibile abila, en ikete aketa e lewi toridore arida newach ober, newach kakimedo, en ok nyame, en inyodhe anyodha tokelo pii. Kata inyalo tiyo gi PK mag gigo

Tij pidho rabolo en gino mayot nimar iwuok tikaw kwer mari kata rapur mari, to kisekaw tikunyo bugo matut mabende ok tut ahinya, en mana pugo moro mo mowinjore maber. Tikaw manyiwa mar dhiang', to kisekaw owuoyono motuo maper, molos maper tikaw tiporo piny, mano kiseketo lo maper. Eka iriwogi kamoro achiel, ing'eni kiriwo owuoyo gi lowo tikawe tikete. Kamikunye bugo ni en kama pi nitiere, eka ikaw rabolo misegolo nyithinde ka misegolo elo mikunyo maber tikaw tiketo ti inyumo elo miriwo gi manyiwa mar dhiang' ni kaeto iumo maber gi lowo. Tiolo ne pii mang'eny nimar kiolo ne pi mang'eny todhi moko. Bende inyalo kawe, to kisekawe mikunye to kamikete e lowo mi iriwo gi manyiwa mar dhiang' ikaw kata manyiwa mong'iew e duka to bende iketone. Nimar kiketo ne ma tomiyo odongo mapiyopiyo ahinya. Kata kamano, maoro mar dhiang' en bende, en gi nengo, en gi gimoro amora manyalo miyo odong

Olemo nigi tieng' mopogore opogore. Tieng' makelo olemo madongo kendo makelo olemo maonge karwa, magi tieng' minyalo kaw olemo yiend olemono ting'ado kaeti ibiro tikaw olembi moro ma yiende cha ne en mar nyadala tikete kama ning'ado mar nyadalani gimacha tiriwogi titweyo maber. Ma konyo ei keto olemo moko manionge godo mabende odongi maper miyud olemo mopogore opogore, ka ne in gi mar nyaluo tibedo godo, bende kane in gi moro moro mobiro madongo dongo ka, ma gredi, to bende ibedo godo e yath achiel. Mae, itimo bende, kikunyo ne lo maper, iketo ne manyiwa maper kaeti inyiew moro man gi kodhi madongodongo ni. Moro ma golo olemo mang'enyie moloyo, tikawe tipidhe, kaeto kisepidhe, tiketone pii, kiseketo ne pii, tiketone alwora maber mar mondo mi gimoro kik kethe kata gimoro kik cham ite niwach kochamo ite to onge kaka obroloso chiemo ma dwabed gi olemo mang'enyie moloyo

Akunyo loo kend akete maber kasechinge, tamanyo gugru moro takete, kaeto aolone pii maper, kaetakaw pot rabolo manodong' ka ta aketo maber ayiedho kama nature godo. Kaseyiedho takawe kendo akete ei pii, kasekete to odhi odhi loso tiendene. Tiendene gi, akaw kendo akaw tanyumo ei pi ei ei lo manaseloso cha maper. Kaseketo maper maloso, todhi loso yien mar rabolo matii mos kendo tii mos maper. Eka kosechopo kinde moko takawe, kend agole tatere e kama naselosone maper manase chingo lowo bende nasekete e gugru, kaeto aloso kaseolo e pii newach en lo maber, kendo en lo manyalo miyo oti maper. Akawe tadhi tanyume, kasekunye maper, to koro pile ka pile aolo ne pii. Bang' thuolo matin, kata bang' thuolo machwok, aneno ka rabonda ni nyak maber kendo en rabolo ma kata kousi kata korie kode chiro, tokelo pesa maber madwa lo godo dich magwa. Bende en rabolo man gi

Ma en udi molos maber, kata kar chiemo, onyalo bedo kata kar nindo molos maber. Makata kibete tiwinjo ka aluorane ber. Wach namba achiel, mesa gi kombe mantiere kae, mae en kar budho ,ma en kata kama kitere buchi moro tibedo abeda gi kwe, niwach kata aluora mare ler. Bende aluora mare ber, flower kata maua moket kaegi gin mar mondo omi giket aluora maber, kendo giket tipo maber kendo giket aluora mondo omi onen aluora maber. Kendo kaka opidhgini gikelo ma dongo margi bedo maber kendo mondisore, malombo wang' kendo mamiyo ji kendo nyalo duogo kae. Wach moro en ni kokalo kuom gigo molos niwach en kar yueyo, ng'ato achiel manyalo bedo wuon go kata jogo manosebedo piny mar mondo mi okel paro mar lose eyudo kinde mar mondo mi olose maber, kendo ka ji biro to giyudo fedha kata giyudo pesa. Kendo wach maduong'ie moloyo, en ni kokalo kuom mauwa gi, gin gi range mopogore opogore, rangegi itiyo godo kendo kata mauwa gi inyalo kaw mati godo e arus, ti godo e kanis ni, ti godo kuonde mopogore opogore to magi tee kelo....

Akawo maua kendo agolo ite madmi obed gino malombo wang'. Kaseng'ado oko takawe kendo akawone it okaka moro taketone e wiye. Kaetakawo okaka achiel ie tapedho kaeto akete takunyo maber. Kaeto lopa naseiko maber, lowo ni en lowo momeo, en lo manoso e gugru moro. Koseso e gugru moro, to oolne pi kaetakawo kaka naseketo mafuana mang'ado maketo wiye moro gi ogaka. Kaeta keto ogaka ma asetucho kargi, kata kanegin apar tatucho apar. Tapango gi e lowo no maber ma ok gidire, taketo tiendegi bende mako lo. Kaseketo, kaeta biro tamiyogi kinde kaolonegi ga mana pi kenda ketogi kama ber ma ginyalo yude ler. Kaeto bang' kinde matin, abroyudo ka gisegolo tiendegi maboyoboyo. Tiendegi gi aluoko kaeto akawo lo manaseloso manonegabpidhgie, tapidhogi maber kendo mochanore. Kasepidhogi to gimaduong' moloyo en ni gibiro ti ma gilok maua mopogore opogore ma ji tiyo godo e piny ka. Kata maji tiyogodo luonde mopogore opogore.